Ber ma ng'ato nya yudo kuom tijni, en niya, ng'ato ka tiyo tich mar uso gigi, oyudo pesa to be otudre gi jok manyien. Pesa ma oyudo ni, onyalo yawogo ohala, ohala mar uso kata gik moko e duka, lewni, chiemo, to be gigi nigi pesa. Pesa ma oyudono, onya puonjogo nyithindo. Kasto be, dong ineno ka oneno jok manyien, orado gi jok manyien, otudre gi jok manyien, koro miye, obedo ng'at moro ma ong'eyo loso gi jii. To ng'at moro mong'eyo loso gi jii, nyalo tiyo kumoro amora. Nyalo kata tiye osuptal, nya tiye duka, tekni ing'e loso gi jii ne wach ng'at moro ma ong'eyo loso gi jii ywayo jii mondo obi ire. Koro ema omiyo ng'ato nyaka bed ng'at moro ma ong'eyo loso gi ji.

Kae aneno tong' to aneno kuon to aneno maembe. Kaka ng'ato nya loso chiemo ni, kuon ng'ato nya tedo kuon ma rachar ma onyiew mogo ne duka. To be onya dhi orego, onya rego bel to otedo go kuon kata onya rego bando nyamula . To kuon nyaka ted gi pi, nitie jok ma tinde tedo kuon gi pi kasto be gi kete chumvi. Tong',tong' ng'ato nya chielo ng'ato ka ohero nyachiele gi nyanya kata kok ohero kok ohero nyanya ne wach nitiere jok moko ma ok cham nyanya. Ochiele achiela koro gi moo ka mano to aneno kae ma en chai. Chai ng'ato tedo gi ko ohero onya tedo chak kata ka ohero to onya madho strungi. Koro en hero ng'ato. To maembe ng'ato be nya chamo ko opoke kata ochame gi opotle ne no. Nitie jok moko ma ok ohero opotle maembe gi wacho ni kech to nitie jok moko ma ohero. Koro en kuom hero.

Aneno ka, mae en ring'o. Nya bedo ni, mae en ring diel, ring dhiang', ring rombo. Koro, to ring'o ng'ato nya loso yore mopogoreopogore. Ng'ato be ka dw loso ring'o mokwongo nyaka ochwake maber .Kokochwake, to ok odhi bet mayom, nyaka obed mayom. Kokochwake to ok onya chame maber .Koro nyaka ochwake ,kosechwake, to onya yiero kochiele ,kata ka okete chumvi to ochamachama kamano. To kochiele ,e koka onya bedo mamit, kochiele gi nyanya gi kitunguu e koka onya bedo mamit. To jok moko to chiele achiela kamano to chame. To jok moko be bule, ji ohero ring'o abula, ni ring'o abula ema mit. Anenoga ka iusoga ring'o abula e ndara ,jii oheroga ahinya. To, ok ober ga ne wach okayo ii jii. Koro ,ring'o ng'ato chamo kakohero. Kohero ochielo, kohero ochwako, kata kohero obulo.

Ber ma ng'ato yudo kuom tiyo tich mar puro en niya, sama ng'ato opitho kamae, kopitho ma cham mopidhogo kata olemo mopidhogo onyak maber, to onya gologi, todhi ouso. Kouso to odhi yudo pesa, to koyudo pesa to odhi yawogo ohala manyien. En ema odhi yiero gima otimo gi pesa ma oyudono kata odhi chulone nyithinde pesa mar skul. To tijni, tijni nigi pesa ahinya to be en gi nengo e alworana ,jii ohere ne wach ng'ama puro ok nyal nindo kech. Japur ok nind kech ne wach en gi puodho, ka en gi puodho, to olemo ok nyal koso e puodho. Olemo motedo kata ma ochamo ok nyal koso e puodho, koro ema omiyo japur, ji ohero tij mar japurno ,en gi nengo ahinya e alworana . Ok inind kech.